Boishet neyoe akokonu micro-finance Koko rapinik en emetab Kenya ko boishet notet neyoe biik tugul chemiten en emetab Kenya konyorchikee rapishek chotet chebunu micro-finance neyobu sirkalit notet nemiten en Nguni neimuktechin biik konyorchikee pesenwoki chebo rapishek asikoboishen koyaaen kasishek kwako cheyoen en kotkan tugul icheket

En iman komiten rabisiek chotet chewek chenyigisen en biik chemenye emeet ab kenya ,rabisiek chutet ko kou chebo lipanet nebo aisurusyek chekitilen biik cheyoe kasisiek en serkalit oriit, rabinik ko chotet chebo SHA chekokinyigis kelipan kou olekimogelibondo en tai, nitet en inguni kiliboni SHA chito nikikochob rabinik chebo kenyit agenge.

olekimuktoo kenyoor ak kerib kipagengeit nebo konetisyeet en sugulishek konotet imuch iboishen oreet netogunoot ago iyanaat kenyoor kipagengeit nebo konetisyeet en sugulishek, yoon kagisoom serkaliit neindochin emet nebo kenya kotuyogee ak biik chebo emeet ab kenya asigotestai boisheet noteet nebo somaneet en sugulishek, tugul chesomonen kipsomaninik en emet ab kenya.

ngotutik choteet chekikichob agobo chobeet notet nebo chepkirob ko ngotutyet notet nekikiyonchin ak kele kisiib ak kisuldaen noteet amuun nyolchin chobeet nebo chepkirob en biik chechang cheisuldoen kasiit niteet nekineteen rokoyook chotet chekiguren chepkirob, rogoyook chutet keboishen en komosweek cheterter en emet ab kenya, soiti keboishen en komosta notet nebo transmara.

Ole kertoi temik boishetab ngatutik ab temishet en tilit alan kamirmiret ab kasinywan kokeree koibu kaimutik en kasinywan neyoe icheket kobo temishet alan ribetab tuguk chwak chekimin en imparonokchwak nitet kiyoe kasit nebo temishet koiit ak komakaikobit bandaptai en kasit aketukul nekotoi kobotik chebo temishet.

Oret notet nenyorunen kabatik koip kergonget nebo boisienywan ak konyorchige icheget kelchinoik en kabatisiet ko nitet ko imuch yon koboisien kabatik kerichek anan komin minutik chotet che maiyonatin en imbaronokywak akoboisien kerichek che chokyokyin ruret nebotuguk che kamin en imbar koimuch konyor kergonget nebo boisiet notet ne kayai.

Kap tiongin chemiten en emetab Kenya kochang. Miten chemiten Narok, Nakuru ak notet ne naat nemiten Nairobi. Nitet neboe tiongik chang chemiten en chepkeres ago miten tiongik che makikere en yotet ak en olekiboen tiongik anan timwogik chebo tiongik en ematunuek che miten Kenya ku Narok. En Nairobi komiten tiongik chotet che muikebar chemakikere en kaptiongik chebo Nairobi kou kimagetok ak tiongik alak che yachen che ngeme sobonuek ab biik.

Miten imbaronok che chang chemiten emetab Kenya chekemenye. Chutet komiten panganitik agobo mengetab mbaronok chotet kiyai emetab Kenya. Panganutichotet ko kikochi biik cheseretos komeny yotet ak ketekyi korik chemenye icheget en imbarono chotet ak kikochi taitoltit chitugul asikomuktechi icheget kobunchi mbaronochotet che kokochi sergalit nebo Kenya komeny.

Benkit neo nebo emetab Kenya ko kikotoret kandoikab benkit notet konyorchige ngatutik che iyonotin en boisietab rapinik ak konyor nyumnyumindo icheget nebo konorwet ab rapisiek en kenyit nekosirto amun en banganet ak boisiet netete icheget kopangan ak korip benkit nebo rapinik komakimusmus asikotaret icheget en konorwenywan ak konyorchige kelchin icheget en kasinywan.